Mokwongo tik tik e picha ni gino mano manya neno e anya neno msanii maya Uganda. Akia katochal kode kata ma e en, Chameleon, sani iluonge ni Chameleon. To gino ma gitimo kod osiepe kae, gimosore. Kendo wayudo ni mos ka wadok chien chien kabisa, mos en achiel e yore go mag dhano. Ma dhano tiyo go e, e kinde ka kinde e odiochieng'. Kendo mae ok nyamiye kaka ng'ato nitie, e mos miyo be nya miyo upar gigo museriwo kanyakla kod ng'ano manu umosorugo. Kendo ka waneno ng'enyne mos timore kuom jogo mong'ere. Kata jogo moseng'ere kuom kinde mabor, okonyo gero osiep kata alwora. Miyo ing'e kaka ng'ato nitie, miyo ing'eyo kata ka ng'ato ne dwang'isi gimoro.

Gino mano ma bire pacha mokwongo tik tik kaneno picha man kae ni, wanya neno jogo ma mor kendo gibedo kanyakla. Giriwre mondo gilos kinde kata dho ngere dendo ni history, jogi inya neno ka ng'ato ka ng'ato okawo pos, pozi ne. Inya neno ka mama moro onide ndara kanyo, jok moko ogwom, to nitie dichwo ariyo mobedo. To mae ok nyatimore ka wach osiep onge. Kata ng'ano mkia nya nena nena mokwongo ni jogi gin jogo mong'ere, kendo gibedo kanyakla mondo gigo picha. Mondo gimbe kata chieng' moro gipare, kinde mane giriwo kanyakla. Gino manya wacho, ji mang'eny tinde ohero go picha, kendo pichni miyo waparo kinde mago mosekalo. Kendo riwowa kanyakla, kamora ch.

E picha mwaneno kae ni, wanya neno mzungu kendo wanya neno banner moket e kona mag tent ni. Wanya neno ja picha, wanya neno ng'ano machalo jatelo morwako sut owuoyo gi msungu kata ochalo ja ohala kata ochalo kastama okinya ng'eyo. Gino maduong' mwanya wacho ka en niya, ma kar oha kae kar ohala ma inya tang'o aina mar ohala ma in go. Kaka i kanya wacho chalo ka gima mzungu temo pimo ne ng'ano mano mobiro ng'iweo ndiga, ber mar gige ge moloso, ndigni ge. Ma konyo mondo mi mzungu ni kata ja ohala ni chop kiwango modwaro ni ohande ogike. Nikech e yorni, ibro yudo jogo mang'eny kata jogo mane onge gi gombo mar bedo gi ndiga. Bang' yudo ber mag ndiga mong'ise to obroduaro ni mondo, obrodwaro katogomb ni embobed gi ndiga ni. Erokaman.

E picha ni wanya neno jogo moting'o ng'at moinyre, kendo chalo ka gima oinyore kabisa nikech nenre ka gima tiende otur. Kaluwore gi alwora ma ginntiere, gima nyakwongo wacho en ni jogi ne ntie e maandamano. To e Kenya ka kate i pinywa kae, ose ng'ere kuom higni mang'eny ni ka gino mano ma oganda ok dwa to sirikal temo chuno. kata maandamano e yor oganda mar wuoyo gi sirikal kuom tang'o ni ok giyie gi paro mago sirikal temo chuno kuom gi. Nikech iyudo ni gi kinde kata gi seche moko, gigo mago ma sirikal oseketo, inyo oganda piny kata iyudo ni miyo gi pek e yore gi mar dak ma pile ka pile. Iyudo ni pek bedo kendo oganda tamre e yorni gidhiye maandamano mondo gi mi gigol duond gi serekal owinji. Ng'eny ne gimomiyo ji hinyre en ni polise ntie to kendo ok.

Gino matimre e picha kae, en ni waneno mokwongo magi gin weche pur. Ae to wanyaneno ka japur ni otiyo gi chupni mondo mi omi lemo gi gi pi. Mae ng'eny ne yudre kuonde mago motwo, mbinu mag pith ni yudre ng'enyne kuonde mago motwo. Kendi yudo ni alwora go oknya yudo pi moromo mondo mi lemo odong maber. Koro miyo jo jopur tiyo gi yore aina gi mondo mi lemo gi oyud pi maber. Lemo dongo kumo two ok yot mondo mi ogol kato onyag lemo madwa olemo ma dwarore. Mondo mi olemo lemo ogol olemo maber, onego oyud pi. Onego obed kanyo kuma ber kata kuma lo be ber, miyo lemo dongo maber kendo golo olemo maber. Yorni nya konyo kendo osebedo ka konyo e kinde, kech iyudo ni jogo modak e kinde motwo gionge yore moko to ginya tiyo magie.

Kaluwore gi picha mano ma waneno kae ni, wanya neno jogo adek ma gichalo ka gima ging'iyo buk. To kaluwore gi dho ngere an anyadendo mae ka expov, to mae gigi jatimre kinde ka kinde. Katiyudo ni itmogi kata dichiel e higa, diriyo e higa, didek e higa. Luwore gi gigo ma kampuni kata gigo ma jotend kambi dwa chopo ne jotije gi, ma konyo mang'eny. Miyo kambi berore, kendo miyo kata jogo ma manyo tich bedo gi yot. Nikech ging'iyo yore kaka kambi tiyo, ging'iyo yore mago ma gi nyalo yudo go tich e kambi aina gi. Kendo magi osekonyo mang'eny, miyo ji yudo tich kinde ka kinde. Miyo be pinje ma oko nyalo neno gigo mago matimre e pinywa ka kendo konyo wa e gero ochumi kendo gero kambi mago maber manya konyo jo Kenya.

Ber manya yudo kuom tijni, mokwongo kae anya neno mine. To matiende ni mine kende ema nyatimo tijni. Gino aina ni konyo mang'eny, inya wacho ni mokwongo ni inya luonge ni yoga gi dho ngere. Kendo ma konyo jogo man gi del mang'eny, kata jogo man gi stress, kata jogo ma temo relax dendgi. Jogo ma temo ng'ado weight e dendgi. Konyo gi mang'eny, nikech omiyo dendi relax kendo omiyo remo flow maber e dendi. Ma nya moni kuom yudo tuoche moko mathindo kaka high blood pressure. Onya moni yudo gik mang'eny, kendo onya mono jogo machwe medo bedo machwe kata onya mono ng'ato bedo machwe. Ma konyo gero dendi kendo kaluwore gi tijni, odwani ichiemo maber, odwani iluwokri tije maber mar chiemo. Mondo omi iyud dwoko maber, anya wacho ni kaber to ber ka ji time ji te.

Gino matimore ka, wanya neno nythindo matindo. Kendo ka aneno gi ler, tinya wacho ni nyithindo gi obedo kanyakla kendo gichiemo kamoro achiel. Seche moko gin nyithindo ma a e family achiel, to seche moko en nyathi mobiro gosiepe e dala gi. Seche moko inya yudo ni e reye manoketne nyithindo, okinya ng'eyo. Lakini gima wadwaro maduong' en ng'iyo omuimu mar gima timore ka. Chiemo mokwongo okapar ka nitie dhano ma nya dak maonge chiemo e dende. kendo wase yudo ni chiemo konyo mang'eny, mano kichamo chiemo mano ma dwarre kendo chiemo mago mok nya hinyi. Onego bedni ka onego bedni ichamo kidendo gi dho ngere idendo ni balanced diet. Ma matiende ni imiyo dendi gigo modwro e seche modwaro, kendo ma miyo dendi tiyo maber kendo konyi e yore mago mag goruok gi tuoche. Nya moni kata dhero mondiyud tuoche maricho manya keloni madhara e ngima ni. Kendo wayudo ni chiemo en gino maber.

Gima biro e pacha mokwongo tik tik kaneno gima aneno e picha kaeni. Anya wacho ni en ng'iepo, kech mondo mi iyud risit mano mag gik ming'iewo, chuno ni nyaki ng'iepi. Ng'eny ji okapar kong'e tij gini nikech ng'enyne kidhi kata kuondego ka supermarket, idhi e duka. Idhi adhiya kumora mora ma kiseng'iepo to gimiyi risit, ng'eny ji jawito ga. Seche moko giwito kok ging'iyo nikech gineno ni gisetieko tich risidni. Lakini gino mano matimre ka, risit nya konyo. Onya tiyo ka evidence kapo ni gino mano ming'iewo okober kaka ni yani okoluwo okochopo e ber kata kiwango ma dwarore. Inya dwoke kuom kuma ning'iewe, mondo mi olokni go. Kendo kata ne jogo mago ma miji risit konyogi go kwan mayot, katinya wacho ni e dho ngere konyogi bedo on track. Mag gigo mago ma giuso ne customers gi, kendo mae miyo bedo miyo yot bedo kinde kata ka gimoro owuok matin, iyudo mag go kwan.

E picha mano mwaneno kaeni, inya neno gino mondikni NTSA to e dho ngere mano national traffic, ok ang'eye te lakini otiyo kendo o deal gi weche mago matimre e wang' apayawa kata e ndara. Magi e jogo mochung'ni loso ndeche kaluwore gi pesa miketo negi kata sirikal otengon negi bathe mar mondo omi ging'i kendo gilos ndara. jogi emochung'ne ng'iyo geche moting'o mzigo mapek, kaponi lory onego obedni ting'o tonne mokalo kanyo, to kata e public transport kaka jogo matiyo gi bus jogo matiyo gi matatu, bus konego bedni ting'o ji prang'wen, mago e jogo mochung' e ndara kendo gichung' ne ng'iyo ni gechegi ok gi overload ji manyalo kelo masira e wang' apayawa, kendo miyo ngimaji odhi, gisebedo ka gikonyo e kinde mang'eny kendo gikonyo maber.

Ka wang'iyo picha ni, gino mikwongo neno en the national seal to ma en achiel e osimbo mago ma sirikal tiyogo mondo omi ing'e ni sirikal emochung'ne migawono, kendo ma wanya neno ni en migawo mar somo, teknolojia gi teknolojia . To magi, mae emosekonyo jogo matindo, jogo ,manigi nyalo mag timo gigo mag teknolojia e pinywa mar Kenya ka, kaka jogo manyalo timo engineering maber. Iyudo ni migawoni ogolo kony, kendo gigolo yore mag konyoji manigi nyalo aina gi mondo gimed dongre mos mos kagidhi mbele mondo omi gibi gibi gidwoko maber ei tijegi magitimo. Gin magichung'ne be e weche somo mag kisayansia, makonyo pinywa ma Kenyani,e yore mang'eny, kendo miyo seche moko piny hepo kata masira moko matindo tindo ma inya kony gi weche somo.

Tich mano matimre ka, kaluwore gi kaka neno, inya neno ni ma tich mano ma sirikal ochung'ye, kendo kalure gi bendera mineno kiting'o kaegi, inya neno bendera mano mar Kenya, kendo inya neno bendera mar kaonti mano ma Nairobi. Magi gin contracts mago ma sirikal golo kata gin kony mago ma sirikal golo mondo omi okony jopiny. Inya yudo ni sirikal ogolo lochegi mondo okony e yore wuoth mag konyo jogo manigi mizigo mapek e tie nam, kata ei railway stations mondo omi gichop maber kendo mae biro mono dirruok e ndara, bro mono jam bedo e ndara,. Kendo contracts aina gi ng'enyne gik ma gijakonyo en ni ya, iyudo ni ka oyawgi, ji mang'eny biro yudo tich, yot brobedo e yore mag wuoth, ok bibedo gi pek e yore mag wuoth kendo mano osekonyo ahinya.

Gino mano mabiro e pacha mokwongo kaneno picha ni, anya neno nyithindo kendo gimor, to kae nitie gik mang'eny, ok inya wacho ka gidhi kumoro kata gine ofis mar principal mar skul, lakini somo, waketo e weche somo, somo osekonyo nyithindo mang'eny kendo kata anyuola mago maonge nyalo kata madwaro kony ,e weche somo, somo konyo mang'eny, iyudoni ni nyithindo mago moyae anyuola moknyalre, to somo motieko, yudo konyo jonyuolgi, kendo kaluwore gi kaka waneno tije matinde, ok yot mondo omi iyud tich ka ionge qualifications mag somo, to ka kuom adier, somo seche moko biro gi nengo moro, iyudo kata ni nyathi kata ng'ano madwa somo onge nyalo mar chulo fees lakini ma oseket mayot gi sirikal, iyudoni sirikal chulo ni nyithindo fee e skul, kata nyithindo mago manie university iyudo ni miyogi HELB.

Kaluwore gi picha ma ni ka ni, gino makwong bire pacha mokwongo tik tik kaneno nyimine kata wanadada gi ka sombo pi. En nok mar pi e gwenge moko kata tuo kaka e thim kaka kuonde motuo maonge pi kabisa. To gima timre en ni jogi oya tuomo pi e kisima kendo gichalo jok moya mabor kendo dhi mabor. To magi jawuok kaluwore gi kaka piny dhi, kaluwore gi kaka chieng' nitie e gweng'. Diere chieng' wayudo ni pi onge mang'eny, to gino manya wacho en niya. Pi en gigo ei achiel en achiel ei gigo ma dhano ok nya bedo maonge go, nikech kata king'iyo weche Sayansia, ing'isowa no dend dhano asilimia mantie malo kabisa malos dend dhano en pi. Matiende ni bila pi dhano ok nya bedo mangima kabisa. To chuno ni jogi gidhi manyo pi mondo gikonyre kata giyud tedo.